Ũndũ wa mbere kũmenya ngũrani ya mĩthemba ngũrani ya mĩanga, andũ nĩ makoragwo na njĩra mwanya mwanya nĩgũkoragwo na ataramũ aria mathũthũragia na njĩra ya kĩmerera nĩgetha kũmenya mwanga nĩ wa mũthemba ũrĩkũ mĩanga ĩrĩa yũikaĩne mũno nĩ DME na DSM 204 hakĩnya nĩ ha njĩra cia kĩũndũire arĩmi nĩma tũmagĩra njĩra ta gũcama mĩri ya mĩanga ũrĩa ĩracama makamenya nĩmwanga mũthemba ũrĩkũ ũndũ ũngĩ matũmagĩra nĩ kũrora kana mahũtĩ kana mathangũ mwa mwanga ũria ũhana makahota kũmenya mũthemba wa mwanga ũcio nĩ ũrĩkũ ũndũ ũngĩ arĩmi nĩma tũmagĩra marĩtwa mao maria o ene moĩ nĩgetha kũhota kũmenya ngũrani ya mwanga. Mwanga ũria ũkoragwo wĩ mũhũthũ kũhanda ũkoragwo ũyũ wĩtagwo sweet cassava nĩharĩ bitter cassava na ĩyo bĩtter cassava nĩ ndĩtũ kũhanda tondũ nĩ ĩkoragwo irĩ na njĩra nyingĩ mũno ingĩgakinya nĩ ha kũrio no wega wayo nĩ ihotaga gwĩtĩria na wagi wa mbũra no sweet cassava nĩ njega tondũ rĩrĩa wamĩhanda nĩ ũhotaga kũmĩria na kũmĩrũga na njĩra cia kĩũndũire kana njĩra hũthũ ta gũtherũkia kana kũmĩcamũkia magũta-inĩ sweet cassava nĩyo njega makĩria ũkĩringĩthania na bitter cassava.

Wĩkũhanda karati ũbatiĩ kana wagĩrĩire kũmĩhe mĩeri ĩrĩ na nuthu nginya mĩeri itatũ nĩgetha ũkinye kũmĩgetha. ũguo nĩkuga nĩ kuma thikũ mĩrongo mũgwanja nginya thikũ mĩrongo kenda nĩ getha ũmĩgethe. ihinda rĩrĩa rĩega rĩa kũhanda karati nĩ rĩrĩa wona yaruta ciande igũrũ rĩa tĩrĩ ningĩ arĩmi nĩmeragwo magethe karati ciao rĩrĩa ciĩna diameter ya centimita imwe na nuthu onginyagia centimita igĩrĩ rĩu nĩrĩo ihinda rĩrĩa rĩega rĩa kũgetha karati. Hakinya nĩ kũiga karati ĩtheru nĩ hakoragwo na njĩra irĩa ciagĩriire nĩgetha ikare ihinda iraihu , ũndũ wa mbere ndwagĩrĩirwo gũthambia karati rĩrĩa wa mĩgetha na kogwo ũbatiĩ ũmĩrute o tĩri ũrĩa ĩnaguo na ũmĩige o ũguo ĩhana tondũ rĩrĩa wamĩthambia nĩũkũmĩitĩrĩria maaĩ na maaĩ nĩmatumaga karati ĩbuthe na ihenya, ningĩ nĩharĩ njĩra nyingĩ cia kũmĩiga nĩ amu no ũmĩige mura-inĩ kana ũmĩige mũthanga-inĩ , no woe mũthanga ũtukanie na mura na umbĩke karati ciaku hau angĩkorwo ti nyingĩ, no kũrĩ arĩmi arĩa mahandaga karati nyingĩ nĩ macigaga thito-inĩ kũndũ gũtarĩ na ũrugarĩ mũno nĩgetha cikare ihinda iraihu

Mboco nĩ ikoragwo cirĩ cia mĩthemba mĩingĩ ta Rose Coco, Kawairimũ, Gĩturu, Yellow bean ona mĩthemba ĩngĩ mĩingĩ. Harĩ mĩthemba ĩyo yothe ya mboco, mũthemba ũrĩa ngoragwo nyendete mũno nĩ mũthemba wa Yellow bean na Rose coco. Mĩthemba ĩno ĩrĩ yendetwo ona to niĩ tu nĩ amu andũ aingĩ nĩ mamĩhĩmbĩirie tondũ ĩkoragwo ĩrĩ njega harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Mandagĩtarĩ na ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ nĩ mahĩtũkĩtie mĩthemba ĩno ya Yellow bean na Rose coco, harĩ kũrĩo nĩ andũ arĩa makoragwo na mũrimũ wa cukari, andũ arĩa mathĩnagio nĩ H-pylori, mĩrimũ ya nda ona kana kũrũngũrĩrwo. Nĩ gũkorwo mboco ĩno nĩ ĩkinyanĩire ikĩro na ndĩkoragwo ĩrĩ na gas ya nyingĩ ĩrĩa ĩthũkagia mĩĩrĩ itũ. Ici mboco mĩthemba ĩno ĩĩrĩ nĩ cikoragwo ciĩ njega ona gũtuĩka nĩ ihotaga gwĩtiria mĩrimũ rĩrĩa ciĩ migũnda-inĩ. Igakũra ona ihinda rĩnini na ikahota kũruta magetha maingĩ. Ningĩ mboco ici nicio cikoragwo cikĩonekana mũno thoko-inĩ citũ, koguo nĩ kuga atĩ rĩrĩa wacibatara nĩ ũcionaga na njĩra hũthũ na mbei ya raithi thoko-inĩ. Ici mboco mĩthemba ĩrĩ nĩcio nyendete makĩria.

Maũndũ marĩa marathiĩ na mbere nĩ maũndũ ma bata mũno nĩ amu nĩ maũndũ mateithagia mĩirĩ itũ gũkorwo ĩgĩtiria mĩrimũ na ningĩ kũnina mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩtũgũmĩire, ningĩ kũnogora mahĩndĩ na kũnogora mwĩrĩ mũnanio ma njĩra cia kũnogora mwĩrĩ me bata mũno rĩrĩa moka kuonanio rũrĩrĩinĩ rwitũ, andũ nĩ macemanagia nĩgetha mahote gũbundithio nĩ ataramu njĩra njega cia gwĩka exercise na njĩra njega cia gũtigĩrĩra mĩirĩ itũ ĩikarĩte ũrĩa kwagĩrĩire. Maũndũ marĩa mekĩkaga makoragwo meta kũnogora mahĩndĩ, mũgũngo, moko, magũrũ ona ningĩ hakiri maũndũ maya nĩ mabata mũno na nĩ mabatie gũkorwo magĩka ihinda kwa ihinda harĩ ndũrĩrĩ ngũrani ngũrani nĩgetha gũtigĩrĩra andũ nĩ manyihia mĩrimũ ta athrities.